Kit netai awendi anyoru mokoriat nenyunet, awendi akoti inendet akanai kole amunee betunyin, kit nepo aeng amuchi amwochi kit nekirayai en boisiet nekiamiten anendet amuche amwochi tugul chekororonen chekiraiyai ak tukuk tugul chekiakas kole kiboiboenji kinayai.